Ũyũ nĩ ũmenyo wa gwaka nyũmba, na mũndũ ũrĩa wakaga nyũmba etagwo bundi. Harĩa ũgwaka nyũmba, nĩhabataranagia material ta mũthanga, mahiga, kagoto, mabati ona cuma cia gwaka ndirica.

Mbeca ũkĩrĩma nĩ kĩndũ gĩa bata, na ũngĩciaga, cicũngagĩrĩria moritũ maingĩ. Na moitũ maya nĩ gũkorwo atĩ, ndũhotaga kũhanda mbembe rĩrĩa kwagĩrĩire, kana rĩrĩa mbura ĩraura wega, gũcungagĩrĩria gũkorwo na magetha matarĩ mega. No maũndũ maya, makoretwo magĩkorwo nĩ tondũ gũtikoretwo na gĩthomo kĩiganu, ũrĩa mabatiĩ gũbanga mbia ciao, na gũcemania o ũndũ ũmwe na kĩmera.

Ĩ niĩ nĩhũthagĩra mũtambo wa mpesa kũrĩha, kana kũrĩhwo. Mũtambo wa mpesa ũteithagia bũrũri wonjoria-inĩ na njĩra ya kũhĩtũkĩra taũĩ gatagatĩ ga ũgĩtũmambia, kana mũndũ agĩ ũkĩruta. Ona nyingĩ ũkĩruta mbia harĩ ĩgennti gũteithagia mũno harĩ ũcenjania wa mbeca ona nyingĩ, Mpesa nĩhuthĩaga gũtũmĩra mũndũ mbia ona e haraihu, ũguo gũtũma mbua ũtekumakania ũikarĩte mwena ũrĩkũ. Koguo ĩgakũria wanjoriana njĩra nene mũno.

Haha nĩ nja wa wabici ya kanitha kana wabici ya kĩũngano kĩũmbe. Ĩno nĩ mbica haha ĩronania haha nĩho thome wa kũingĩra wabici ici kana thĩiniĩ wa nyũmba ĩno ĩ haha.